Ĩno nĩ njĩra ya kũrĩha mbeca ũkĩhũthĩra Mpesa, ĩtũmĩkaga nĩ andũ mena mambiacara mũno mũno. Ũrĩhaga mbeca ũkĩhũthĩra thimũ yaku, ũgathiĩ Mpesa-inĩ, ũgacagũra lipa na Mpesa na ũgekĩra paybill na akaunti namba ũrĩa ciandĩkĩtwo haha. Ningĩ ũgekĩra mbeca iria ũbataire gũtũma na pini yaku. Ĩno nĩ njĩra ĩrahũthĩka mũno thikũ ici mabiacara-inĩ, tondũ andũ aingĩ mararĩha magĩtũmĩra thimũ. Andũ matiratũmĩra mbeca cia karatathi mũno.

Ndĩrona mũtongoria wa thirikari akĩaria, thutha wake hena atongoria angĩ. Nĩ ndĩrona andũ a mohoro na microphone ciao na indo cia kuoya mũgambo. He bata gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgetha kũmenyithia andũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thirikari-inĩ na gũthikĩrĩria ũrĩa thirikari ĩrabanga gũtongoria bũrũri. Mo mamoyaga mbica na mĩgambo na gũtwarĩra andũ ta mohoro ma kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere o mũthenya.